Mito chuponi kotogu kole cheko chekigure mursik. Cheko chekigure mursik konootin mising eng bororiet nebo kalenjin. Chechutok komakat kende sotet asikonyor mesutek. Chotok chekegure mursik eng bororietab kalenjin. Akochechotok, konootin mising eng bororionotok, akot komito tumwek kocham keluei mursik. Mising ko tumto neu nebo koito.

Eng yutoon Yuu komitaa biik aenguu, bichutoon ko taguu kole ichegeet ko biik che tile saburek ab kechireek ako mitaa komii ko tiljiin saburek nga aroor ane pichait ne uu nii konyoo metinyuun ngalek ab mungaret ab saburek ab kechireek amuun ii saburek chotoon kebaisheen kechapeen tuguuk che terter ii , imuuch kechapeen tuguuk che uu blanketisheek anan akoot kechapeen tuguuk che uu sweteishek che terter.

Eng pichaini koni tukuk cheteretr chekakitil aketuiyo. Agere ane tukuk cheu karotiek, mito kora pilipili hoho, chetereter, agere pilipili hoho nepirir. Kora komito akoi brocholi nekakitilatil akomito akot cucumber chetogu eng pichaini.

Chang walutik chekikopit eng kalake ap keny ak kalaket nepo kasari eng kokwenyo amu kikalaket nekinye po Kenya ko kiekere ile kilochipiik makatok lakini eng kasarta ap ra kokikoit ngoroik cheilochi piik kora kiatkinye keny kingokakoit ngoroik, ko kiilachi chepyosok ngoroik chekoen anan ko tibik lakini eng kasarta nebora kokikowalakis amun inyoru tibik cheilachi ngoroik cheinwogen kot mising, werik kora kokimamakaat korut itik lakini eng kasarta nebora kokikorut akot alak itik kwach.

Chang kokwonik chetindoi tumwek chepo kwong kokwonik choto tindoi tumwek chebo kwong eng emet ap Kenya ko cheu, chebo kalenjin anan kochebo kaplem inyoru ile cheu tumwek chebo kaplem, ketyensot mising ako kelelechi Porto kora nginyo tumwek chebo kalenjin kendeni tienwokik cheterter akelelechi Porto akopoipoitu piko tumwek choto.